Tij pith gwen ni kod ohala ahinya, niwach aneno ka tinde jii mang'eny, uso gweno ma ichielo e bath ndaragi, koro ng'ato nyalobiro kwomi to owaro gweno mang'eny to en koro odhitiyo tij loso to ochielo e bath ndara, kendo e pith gwen inyaloyudo manure kowuok kwom chieth gweno, kiseyudo manure to idhii itiyogodo e yor puodho kipuro to itiyogodo kaka manure to koro okinyiew, kendo inyalouso gweno mana ne jodak ma dwatedo e utegi gotieno to be ginyalonyieo kwomi to iyudo pesa.

Jaduong kosedhi e ofis mar KFC, to onyalo wuoyo gi jatelo to onyalo nyiso ote mane ooro manyiso ni nochudo diriyo pesa nong'adore diriyono, emonyiso ne jatelo to jatelo koseneno ni adier pesa no nodhii diriyo to onyaloore kor jopesa kocha, mondo onee kaka inyaloduokne. Pesano inyaloduokne e kadineno kata inyalo miyege mana e lwete mondo odhi go.

An awuon, ahero tiyo gi mbui ahinya niwach ineno ka anyalo wuotho gi simu kamoramora madhie to anyalowinjo wach e sama adware no. Ka angi simu to adonjo e mbui, kata ka ne an kata ka ng'ato to wach moro agombo winjo ahinya adonjo adonja e mbui to awinjo wachno, simu ber ahinya mano ema ahero.

Gasede asomo pile, kendo nitie moro ma ideno gi dho ngere ni Daily nation, mano enpile ka pile nyaka asomega niwach obiro gi weche manyien, weche ma odonjo manyien ahinya, oomo weche siasa maa dhi e piny kae, oomo weche pur, oomo weche nyaka mek liete be oomo mano e gaset ma asomoga.

Mae, ipuonjo jii kaka onego obed ni gikiro yath epuodho, kendo inyisogi ber mar pu mar kiro ne gikma ipidho yath kendo onego ikir yath gokinyi gi godhiambo

Tij pidho dhok nikod ohala mang'eny, niwach ineno kata ka in gi dhiang' ariyo, madhako ki ma dichuo, pod ginyalonyuoloreni ma gimedni dhok moko, to ineno ka dhiang' ka osenyuol be to inyalo yudo chak kuome, to chagni ka isenyiedho inyalo tiyogodo e odi to be inyalouso chagno mondo iyud omenda ma itiiyogodo e giki matindotindo, kendo jamni ka masira omaki kata ka in gi dich mar omenda ahinya, inyalodhii kode e chiro to inyalowilo dhiang'ni gi omenda mondo okonyie kamani dwatiyogodo no.

Mokwongo, nyaka ibed gi lep tich, lewni ma kirwako to kata ka nitie yiende moko ma nigi kuthe kuthe kuthego ok chuo dendi, nyaka ibed gi ogudu be ma irwako ma gikmoko kik lwar e wiyi sama itiyo tijni, to nyaka ibedgi gik mi giksoyo lwedo to nyaka ibedgi machine ma idhing'ado go yien no, to saa ma ing'ado yien, nyaka igoo kwano kuma yienno dhi lware mondo kik lware kuma ketho gik jii ma ketho ma dhimiyo jii dhii asara. Koro nyaka ing'ee kaka igoo kwano kuma yienno nyalochope sama ing'ado yienno

Anyalonyise ni nitiere dukni moko matindo, ma joi DSTV osendikre kodgi ma gitero DSTV gi kanyo, ma mondo ousnegi ,to nitie kaka ichudo ichudo ichulogi kaka giuso decorder go, koro anyalonyise ni odhii e duknigo kwondego ema onyayude kata odhii e dukni madongodongo kaka supermarket mondo onyaloyudo decorder kanyo, to jogo nitie kaka gidhiloso ne chuth ma giyawne kaka odhich obochulo obochulkoga decorderneno dwe ka dwe, ma gilosne kaka ma ginyise kaka osoyo e TV mondo ochak tiyo godo

Mae kaka ipidhoga rech moko machalo ma iluongo ni kamongo ka, koro ineno kaka iseketo nini ni kamae, to rechgo kiseketogi gibiro gibet madongo to iusogi ne jonyieo ma wang'o rech kata jodak ma dwaro rech ma gitedo gotieno to iusonegi to kamano e kaka iyudo omemda mac e uso.

Mae iluongoni omuogo. Ikuongo ipidhe mondi, ka osenyak to ikunye to iyiedhe maber, ka iseyiedhe to iluoke ing'ade matindotindo to iluoke maler kasto imoye e chieng', inyalo moye e odiechienge mang'eny mondo otuo maber, to kosetuo maber, inyalotii kode e yore mang'eny, inyalorego mok kuon ikiko gi oduma kata inyalorego mok nyuka to itiyogodo.

Anyalo nyisogi ni gihore mos niwach en gima opoyowa, to onge gimaosekethore ka ginyalo anyala bedo thuolo to gi gii gibedo abeda to girito mondo ka polo osedhi maber, to ginyalo chako achaka safar.

Kidhii Embassy, ibiropenji gimatimo idwadhii Kuwait kono niwach kumidake be dong' idak maber? Gimomiyo kendo gimakidhitimo kono to iboloko broloko ngimani, to ibropenji ka ingi gimkoko tee iseketo maber certificates gi tee kiseketo maber, ibropenji kendo ka ingi ng'at moro ma nikono ma idwadhii ire.

Tijni kidatimo, nyaka inyiew gikma otuchotuchgi to ichungo loo kisechungoloo to ipedho ghunia piny to iketo loo to iluoyo gikma otuchgi ewii loo miketono to ei kila bur ikiro iketo manure to ikironegi pii, to e bur moramora motuch kanyo, ichuoyo kodhi, kisechuoyo kodhi chakiolonegi pii to iwee bang' ndalo matin to pile ka pile iolonegi pii, to ka kodhi osechakogolo itgi, to koseromo kuminyalogologi kae mondo idwokgi e puodho, igologi to titerogi e puodho to iwegichako tii e puodho koro ka gisebedo madongodongo.

Mae en jus mar ovakado kendo lose yot ahinya. Inyalo yiero avokado mosechiek e yath to ipono, to ing'ade to iluoke maler mondi to ing'ade , ka iye osechiek maber, to inyume e giri mar stima marego jus cha to irege. Ka iserege to ikete skari matin to ichunge to iloke e chupani. En jus mamit kendo inyalo madho seche moro amora obed okinyi, odiechieng' kata otieno kisechiemo. Oomo gik mang'eny edel. Othietho be.

Siteshen ma ahero ahinya, iluongo idendo ni citizen TV, en siteshen ma osebudho ahinya kendoi are achak dongo, mabedo marom kamae kaka aromni, ene siteshen maseng'eyo ahinya, kendo oomo kipindi mang'eny mamitmit, ma inyaloneno e sechegi miyiero ka isefwenyo sani mamit ma ihero nene TV, to ineno mana citizen TV manoemalony godo ahinya kendo aluwo kipindi ka kipindi matimore, enemayiere, enemanene.

Achiel mang'eyo ma jopiny kenya tiyogodo ahinya, nitie miluongo ni Hisense. Hisenseni e wang' jowi maduong kendo obiro e, obiro moluore oluore nitie matin, matin maluwe kendo maduong' ka gidhii kamano gilure matindo tindo kamano. Koro lure gi kar tekoni, kidwaro ma pesane ng'eny iyudo wang' jowi maduong' Hisense maduong, kata ka pesani tin iyudo wang' jowi matin miluongo ni Hisense. Kendo wang' jowi moro kendo ma jopiny ohero iluongo ni Vitron TV, enbe aneno ka jii mathoth nikode e piny kenya kae, jii mang'eny tiyo kode niwach beche be ber be iyude e kar pesani midwaro kaka gi duong'ne midwarono mago emang'eyo ariyogo kende.

Kendo ahero Jeff Koinange en motimo ajanenoga citizen tv ahinya, en ng'ama nigi chir ahinya kendo okoluor kendo kuchung' e mbele chenro kwanene, ondisore, orwakre maler, ochanore kendo kisungu be ong'eyo maber. Kendo ineno ka kotayo chenro, otayo gi mor kendo maonge luor moramora, kendo duonde be winjore, sauti ne be wawinjo maber. Koro en ng'ama ahero neno ahinya kendo omiyaga mor kaneno chenro ne mar citizen tv kanyo, lendo ineno ka kotayo chenro gikmaoomo nwa en gikmaadier kendo mawinjore kendo manyaloloko ngima ng'ato kiwinjo kwom ng'ato kendo ahere ahinya, mana kamano.

Siteshen mar redio mawinjo, mahero en redio milele fm. Ineno ka milele fm nitie kipindi moro matimrega pile ka pile gokinyi, to iluonge ni patanisho, to kawinjoga kipindi no en kipindi mamiyaga puonj niwach inenoka gin gikmatimre e ngima ng'ato pile ka pile, to ineno ka ng'ato samoro enga ma samoro i patanisha wat, kata dhako gi chuore kata jo kata mana nyithii ot, kendo ineno ka tok ka jii oswawacho ka kipindi oserumo nitie mijiw mijiwogodo jii kendo puonj ma jii puonjre koa kwom gigo matimre e ngima jii pile ka pile koro emomiyo ahero sitesen mar redio maisha fm.

Mokwongo, adhibedo ja adiera ne customer nani, kendo adhinyise ni gimakamae pokotimrenwaga, to mae emokwongo to adhilerone gimomiyo misigoneni osebudho kamano, ka debedni gari emanokethre eyoo, adhinyise ni "Customer, wabedo gi shida moro matin kamae gari ema yande okethrenwa e yoo to ilose to bedabeda gi kwe ihori matin, misigoni dhichopo to wakwayo ng'uono kwom leo mar misigoni, kendo gimakamae okchak timre kendo", To be ka wanyalo miye gimoro matin kata wanyalo dwokone pesa moro matin manyalo kweyo chunye to nwadwokne, to kata kokkamano ka wanyalo, kooro miosigo manyien wanyise "Kioro misigo manyien to wanyalomedi gimoro ma kamae mondo oum, oum akama wakethoni", Newach customer en jaadier to customer nyaka riti customer korit eka biashachi dhi ohandi dhii mbele koro alerone kamano kendo akwayo ng'uono, kendo ajiwe ni gimakamano okchaktimre kendo, omedameda tiyo kodwa Boxleo logistics, wan jo adieri, ee mago kende.

Anyalonyiso jofwambo ni, ka moko nitiere matiyoga e radio milele matayo kipindi moro mar patanisho, ineno ka ng'ato samoro osechwanyre gi chiege obiro mondo olos weche, to inenoka kowacho shida ge moko to nitie ng'ama nyieeeroga mondi, onnyieero ahinya, en onyiero kabisa, koro ineno ka gini, nego chuny jomoko, ok ber onyalo winjo awinja to kata konyiero okonego bedni onyiero asaka asika , onyiero anyiera matin, too tich to gitiyo maber, koro kar nyiero kanyo okonegobedni ginyiero jomanigi shida kendo onegobedni gibedo jomamor satee, ma kata ka ng'ato oyawo mbuine nenogi, to onenoka gin jomamor kendo joma ong'ewuoyo, kendo giwuo gi duol maler, kendo onegobedni giwuoyo ma ng'ato winjo.

Mokwongo giwuotho ga ka ging'iyo gimotimre manyien, ma pok otimre ga . Inyalo yudo ka samoro ng'ato onego owadgi . koro ineno ka ka gisewinjo kamano to gikonyo ga newach iyudo ka gi giluongo jofwambo moko to iketo gini koro e wang' iketo gini e mbui. Koro mano gikonyo ahinya newach ineno ka dhi timo jii mang'eny ng'e gimotimore no kendo joma midhiero ni oyudo ntie kaka gidhi neno kaka gitimo kendo kony gidhi yudo kuom joma moko.

Ber mang'eny ma ayudo ka awinjo weche manyien adimba inenoka , gifwenyona gikmang'eny ma podakia mabe pokangeyo ni otimore, mokwongo inenokaka giomoga weche tuke inenoka, inenokaka jotukwa ma kenya kara negisedhii oko kata e kenyawaka ma gitugo koro inenoka inyalong'eyo ka nuloyo kata ka be ne olowa, kendo inenoka be, giomo weche pith, inenoka inyaloneno kaka gikmoko mang'eny ipidho ka nikya, kata inyalong'eyo gikmanyien minyalochako pidho. To ineno ka giomonwa weche matimre e ngimawa pile ka pile, inenokata ka samoro jomoko nothoo, samoro jomoko nokawo loch kamoro gikmabe notimre gifwenyonwatee, kendo giomo weche jopinyowacho to ineno ka wang'eyo gikma jopinyowacho, kendo wang'eyo kaka gidatayo pinywani masani, kendo okenge ma gikao mondo gii jii mondo kenyawakae obed malo oidh ngas moro.

Mokwongo, anyalo manyo jofwambo gi keyo, mae e gweng'wa kae niwach gin ema wachiegni kodgi mokwongo, to kase chimo adhichimogi to anyalonyisogi ni an mae e gimaadwaro nolandna kae to onyalo nyisa weche monego aluu kata okenge monego akaw mondo wachnani owinji. Mar ariyo gima anyalo timo nitie kakidendogi ni media houses, kuonde ma gipango kata ma gigero ma gitiyogagodo e miyo wawach e twak gi, mano e kaka anyalo kawo anyalodhii kachiel kachiel kwonde ma gipango kata magigerono ma gichiwo e twakno to anyalodhii to amanyo ng'amochung'ne kanyo to awuoyo kode to anyise ni an mae e gima adwaro ni olandna, to ka be onyaloyie kata onyalonyisa gikmadwarore ni mondo atim mondo olandna mondo kata awach gikmaadani olandna go koro mago e yore maanyalo kao. Kata mara adek be anyalo kao kata e simba kae to to adonjo e mbui to amanyo kata jofwambo gi keyo mane mbuigo to aleronegi an mae ema adwaro to ginyalo kata nyisani bii kama kama kama magi e gikma anyalotimo mondo okonya e yor wacho gik ma adwaro nolandna.

Gini kaneno, to aneno ki wach kano pii, ineno ka gini kidwakano pii nyaka iluoke maler, to pii miketeiye be nyakithiedhi mondo kata ka ng'ato an biro dwaro twome dwatiyo kode to oler, okooma twoche e dend ng'ato, to kanopii ka konyo ahinya niwach ineno ka kisekano pii kae, kata pii olal e tangi maoko, to podingi pii ma podaniduogo itiyogodo e yoreni mek odi gi jogi tee, kendo kano pii ber, miyo kata samoro ka koth kochwe ikano pii maber kae ma kata ka diere mabiro mbele go kata ka pii onge to in podingi pii e dalani ingi joodi.

Mae en chiemo mimiyo dhok kata jamni mipidho e dalani, inenoka chiemoni, ikawe ting'ade matindo tindo kamae kagima irege to okregebe, to chiemoni kisekawo kama, to idhimiyo jamnini machame to ochame, inenoka chiemoni, ober ahinya to engi afya miyo dhiang' bedo gi afya maber, to dhiangi kochame to obedo obobedo machwe, madende ber ma kata kidhiuse to iboyudo pesa maber kwome.

Mae en, maen rech akuo achiel kwom rech, koro kisekawe to ilwoke maler, kiselwoke maler be ichwere ichwero kila tielono ichwero maler, kisechwero to ichwake mobed mayom ahinya, to kisechwake to ing'ade matindotindo, to ichiele, to chiele inyalochiele gi yore mopogore, inyalonyume anyuma to iketo gikitee miseng'ado maber ewiye, to kata inyalochielo gikigo mopogore to inyumo manisechwakoni to itede ma obed mayom, kamano e kaka nalose.

Gini inyalotigodo e yore mang'eny ahinya, Mokwongo, inyalochame ka olemo kisetoyo tokeno ma igolo pige, to inyalochamo nyaiye maracharno, inyalochame mana kamano, omit ahinya, kata inyalorego nyaiye maracharno, kiserego to inyalotiyo kode e yor tet mopogore, mokwongo, inyalotede godo mchele, en ogologa mchele mamit ahinya, mar ariyo tii aneno ka itiyokode e yor tedo gikmoko kaka mandas, inyalotedogodo chapat, inyalotedogodo mchele, inyalotedogodo cake, tii itiyokode eyore mang'eny ahinya e tet mang'eny, kata ineno pige maneibiyocha, inyaloloso godo kong'o, tii pigno inyaloloso godo kong'o to imadho to en kong'o maber, maa maber ee an mago e gikmang'eyo minyalotigodo e gini.

Pidho maua en gima nigi nengo ahiya, kendo kaneno kae anenoka kae opidhe gikmang'eny, kaneno maber aneno budho, budho ni kod nendo ahinya niwach ineno ka it budhono, itede ka alot, inyalotede ka alot iriwe gi apoth to kata inyalotedo budho wuonwuon, tinenoka it budhoni iuse be kendo tinde nengone tek ahinya, nyiewe be tek, aneno kendo alot mar sikuma, sikuma be inyalouso beche tek ahinya, kendo inyaloloko inyalotede be, niwach nyiwo gi tek tinde nyiepo tek ahinya, ot ma gigi opidheni be en kod nengo, niwach inenoka otni samoro ogere to kaka ogereni ogere gi pesa mang'eny, kata ka en michulo dwe ka dwe to ichule gi pesa mang'eny ahinya, kata inyayudo ka ichule gi eluf apar kata eluf apar gi wiye

Mokwongo, kisepuro kisepuro maber miketo manure maber michungo loo maber to iumo gi jwala to itucho kikalo ondam matindo tindo ki ikalo ondam achiel itucho, ikalo ondam achiel itucho jwalano, to kila bur mituchono to ikete kodhi, to kiseketo kodhi to ikiro pii, maae en pith manyasani, kendo pidhni mniyo gi miyo gikmwapidhogi dongo piyo ahinya, kendo en pith maber manyasani ma jii onegobedni timo, eeh.

Twak manawinjo en niyaa, uchumi mar kenya emaber mohingo uchumi tee mar pinje Afrika ugwe, eeh , ineno kaka gikma waloso emaber, kendo wayudo kaka wakonyore e pinjwa kae e kenjwani.

Jopinywa modak loka sani, nitie omenda moro ma gi magi moketnegi ma nyaka gichul kata ka gin loka kamano, to gichulo to donjonwa e pinywa e kenjwa koni, ineno kaka chon, chon chon ne okgichul, to nitie kaka noketgi ma gichakochulo to sani omednegi, makata kaka gin loka kono, omendano nyaka gior nyaka ng'adgi e kadi gi, mondo miyo uchumi wa ma kenya idho nengo ineno kaka koro sani kaka gikmoko nengo gi tek konyowa kaka jo oganda ma kenya.

Tiyo gi tulsi osekelo yot ne jopuonje ahinya, kendo ineno kaka giloso gige somo mek nyithindo mapiyopiyo kendo giloso gik somo maber, manyangaf, ma giloso ma gionge luoro moramora niwach ging'eni gimagiloso no ber kendo konyo ahinya, to ineno ka osemiyo gi yot niwach, tiyo gi tulsi ber kendo miyo okiolokiol piyo, kendo ineno kaka konyo jopuonje ma kata koro ka gitiyo, giyudo yot moro mabiro negi, niwach onge tich ma gitiyo matek, to ineno kaka gisetiyo gi tulsi ni miyo giloso buge mabeyop ma kata ka nyathi otiyogo do to pache yawre kendo gino siko e pache, miyo nyithindo kadho maber niwach jopuonje be tiyo matek, kokalo kwom tulsi ma gitiiyogodo gi.